E aluorawa kae osebedo ka ng'ato ka ng'ato temo matek mondo oyud yorego monyalo konyore godo. Koro kamano iyudo kaji oyawo ohala mopogore opogore. Ohalagi gin gigo makonyo ahinya kendo inyalo loso pesa manyakonyi etimo tijegi mopogore opogore. Dhano naka chiem koro nikech en dwaro mar dhano ma saa ka saa manakadhano yud gino mochamo koro ibiro yudo kaji ji biro nyiewi kendo ka ji onyiewi to iyudo pesa koro ohala mar uso mar uso edukani en ohala maber ahinya kendo osebedo kakonyo ji mang'eny kaka kata kaka mine eyorego mag ting'ore malo kendo jiwogi mondo gi matek ne anyuolagi.